Mbica ĩno ĩronania mũgũnda, mũgũnda ũrĩa ũhandĩtwo marenge na ngwacĩ, marenge nĩ marĩkĩtie kũgethwo, nĩ marĩkĩtie kũgethwo, na metereirwo kwoywo maigwo makonia-inĩ mendio.

Gwika ũndũ ũyũ ũrabatara gũkorwo na mũgũnda wa Mbereri, wa kerĩ ũrabatara gũkorwo na maĩ makũigana na ũhandi hoho nĩ wendaga maĩ, nĩ ũrabatara gũkorwo na tĩri tĩri mwega na thumu aa ona nĩ ũrabatara gũkorwo na ũmenyo wa kũhũrana na tũtambi tũrĩa tũkaga mũgũnda-inĩ, hoho nĩ cibataraga riũa mathaa matandũ nginya mathaa manana o mũthenya o mũthenya kũgua nĩ ũrabatara cikorwo ikĩona kariũa.

Kĩrĩa gĩoka meciria-inĩ, wambere, nĩ ũheani wa kĩgĩna gĩa thirikari kĩa mbeca. Ũrĩa tũĩ mĩnĩstry ĩno nĩ ya ũheani wa mbeca na ona nĩmathondekaga mbangeti ya ya mwaka na magabanga kĩgĩna. Ta rĩu kĩgĩna kĩa rũhonge rwa gĩthomo nĩo mabangaga na nĩo maheanaga mbeca kinya makaũntĩ, mbeca cia CDF gũkũ nĩkuo cibangagĩrwo.

Mbica ĩno ĩronania mũrwaru, ndagĩtarĩ o hamwe na nathi, mũndũ ũyũ ũrĩa tũrona arekwo kĩndũ gĩtagwo dialysis tondũ ciĩga ciake cia gũthambia thakame mwĩrĩ-inĩ citarahota kũruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kwoguo thakame yake nĩ rarutwo ĩgekĩrwo macini-inĩ, macini igathambia thakame ĩgacoka ĩgacokio mwĩrĩ-inĩ.

Wambere, arimũ nĩmarathiĩ gũbundithio o enyewe ũhoro wa gĩthomo gĩkĩ kĩerũ gĩa CBC na makahota kũmenya maũndũ ngũrani ngũrani, megiĩ gĩthomo kĩũ, wa kerĩ nĩmaratwarwo nĩmaratwarwo gũthiĩ kũndũ na kũndũ, makonio maũndũ rĩũ a ũrĩa marekwo, a nĩgetha mathiĩ makonie ciana ũrĩa maũndũ marekwo.

Kĩndũ gĩkĩ kĩonekaga gĩcigo-inĩ kĩa gĩthimo mũno, arutwo arĩa marathoma nĩmahũthĩraga kĩndũ gĩkĩ mũno magĩka gĩthomo ya graphics design, interior design, architecture, ũcori aah kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩmateithagia makahota gũthondeka maũndũ ta nyũmba, maratathi maya magũcabithia kwoguo kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩhũthĩkaga na njĩra ĩyo.

Ndũka cia Safaricom cikoragwo cihũngĩrĩtwo kuma thaa igĩrĩ cia rũciinĩ nginya thaa ikũmi na ĩmwe hwainĩ ona mĩthenya ya thigũkũ nĩ cikoragwo cihũngĩrĩtwo mathaa manini, ona mathaa, ona wikendi nĩ cikoragwo cihũngĩrĩtwo o mathaa manini.

Wambere nĩ kũmũria arekaga gĩthomo kĩrĩkũ kana nĩkĩĩ arebundithagia cukuru-inĩ ĩyo. Wakerĩ nĩ kũmũria kana igerio iria agwĩte kana nĩacokerire iria ciĩtagwo supplementary igerio cia supplementary. Wagatarũ nĩ kũhũrĩra arimũ arĩa mamũbundithagia nĩgetha mahote gũka na mamenye kana nĩma kana nĩ maheni na ũrĩa tũgwĩka.

Ingĩruta mũndũ ũndũ ũyũ na njĩra ya kũmũtwara kolenji ĩgatũ ĩtagwo Sensei, aa nĩ mabundithagia ũtwarithia wa matinga ũrĩa ũkoretwo nĩ ũndũ wĩna mbeca mũno kana wĩna mawĩra maingĩ mũno, aa njĩra ĩyo nĩyo ingĩhũthĩra tondũ nĩ akũhota gũbundithio wega na bacĩrĩru nĩ andũ megatũ na makoretwo magĩtwarithia matinga maya mĩaka mĩingĩ.

Wambere ingĩmũtarĩria akorwo na mũbango wa gũĩkĩra rũgiri rwa thitima. Rũgiri rũrũ nĩ rũteithĩtie mũno ũgitĩri tondũ mũndũ ndangĩhota hihi kũhaica rũgiri, nĩ agũthagwo nĩ thitima. Wa keerĩ, nĩ akorwo na kamera cia cctv nĩ getha ahote kũrora nĩ andũ arĩkũ marahota kũingĩra na kuuma mũciĩ ũyũ. Kana nĩ andũ metĩkĩrĩtio, na ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũkĩrũmĩrĩrwo na njĩra nene na nĩ ũteithĩtie mũno arĩmi.

Wambere ingĩtarĩria mũndũ ahote gũkorwo na thimũ ĩna intaneti njiganĩru, wakerĩ nĩathiĩ rũrenda-inĩ rwa Itax, aah nĩkũrĩ rũrenda rũu, aihũrie mũndũ kĩũmbe, ambie na mũndũ kĩũmbe, aah na hena fomu ĩkoragwo hau aihũrie fomu ĩyo, na aihũrie maũndũ marĩa magĩrĩire acoke aneane fomu ĩyo, acoke eterere kĩmenyithia kuma kabũni ya KRA.

Ĩĩ no ndirikane rita rĩa mbere ndekirwo ũndũ ũyũ nĩ ndagĩtarĩ, ndathecirwo cindano nĩ ũndũ wa gũkorwo na ngaĩ. Ngaĩ nĩ ciatũmĩte ndware mũno na nĩ ndatwarirwo thibitarĩ na ngĩheo cindano. Nĩ nyendete, nĩ ndendire cindano tondũ nĩ ndahotire gũcokereria wega na kahinda kanini mũno.

Ĩno mbica ĩno ĩronania kandi ya thimũ kana raini ya thimũ ĩrĩa twĩkĩraga thimũ-inĩ nĩ ĩtũhotithagia gũtũma, nĩ ĩtũhotithagia gũtũma kĩmenyithia kũrĩ andũ na ĩtũhotithagia kũhũrĩra andũ. Nĩ ĩtũhotithagua kũgũra intaneti kũhũthĩra mĩbango raini ĩno ĩkoragwo nayo. Ona rĩngĩ nĩ ĩtũhotithagia kwamũkĩra na gũtũma mbeca thimũ-inĩ.

Ũndũ ũyũ wa nyamũ cia gĩthaka kuma bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya cigathĩĩ nginya Tanzania na gũcoka nĩ ũndũ woyereirwo na ũritũ mũno na agendi kuma mabũrũri ma nanja nĩ mokaga bũrũri-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia tondũ moka nĩ mokaga mĩkawainĩ itũ makahota gũkoma ona ningĩ nĩ mateithagia andũ arĩa monanagia nyamũ icio gũkorwo na wĩra. Koguo nĩ ũndũ ũteithagia bũrũri witũ na njĩra nene.

Itunda rĩrĩ rĩtagwo dragon na nĩ itunda rĩteithagia mwĩrĩ na maũndũ ngũrani ngũrani, na itunda rĩrĩ rĩa uma mũgũnda rĩendaga kũigwo nĩgetha kũhota kũrĩtwarithia na mbere kahinda karaya Rĩendaga ũkaiga mbakũri-inĩ ĩrĩa ĩtarĩ na rĩera ũgacoka ũkaiga birinji-inĩ nĩgetha rĩikare ihinda iraya.

Ūndū ūrīa ūrangenia mbica-inī īno nī kuona atī ndege īikarīte igūrū wa kamūtī karīa ke maaī-inī, nīundū wa magegania mūno na ndirī ndona mbica ta īno no ngūīciria nīmarahota, kamūtī kau nīkarahota kūnyitīrīra ndege īyo na njīra njega.

Ingĩruta mũndũ gũĩka ũndũ ũyũ; wa mbere, nĩ kũmũgũrĩra macini, wa kerĩ nĩ kũmũgũrĩra maguta kana indo iria cihũthĩkaga nĩ getha ũhote gũĩka ũndũ ũyũ, wa gatatũ nĩ kũmũtwara cukuru ĩrĩa ĩbundithanagia gũĩka ũndũ ũyũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na hihi ĩkamũbundithia eke maũndũ njuĩrĩ-inĩ ta gũĩkĩra kaati na maũndũ ta macio.

Wa mbere nĩ thibitarĩ ĩtagwo ya Avenue, wa kerĩ nĩ thibitarĩ ya Jaramogi Oginga Odinga, wa gatatũ nĩ thibitarĩ ya Gĩthumo, na thibitarĩ ici nĩ nene, nanĩ cihotaga gũteithia andũ arĩa mathiĩ thibitarĩ-inĩ icio kuumana na mĩtino, kana ona mawathe.

Thibitarĩ iria nene mũno bũrũri-inĩ wa Kenya cia kanjũ, wambere nĩ thibitarĩ wa Kenyatta, thibitarĩ ĩno nĩ ĩkoragwo ĩgĩthio mũno nĩ andũ na njĩra nene, wa kerĩ nĩ thibitarĩ wa Mbagathi, na wagatatũ nĩ thibitarĩ wa Mama Lucy Hospital.

Ndona ũndũ ũyũ, ndĩreciria mwana ũyũ arageria, kana mwarimũ arageria gũthondeka, maũndũ, kana arageria gũthondeka bondi, nĩgetha ciana cihote gũtaũkĩrwo maũndũ na njĩra njega, na njĩra ya naihenya, tondũ bondi ĩno ina mbica, ĩgacoka ĩkaheana rĩtwa, koguo ciana nĩ cirahota gũtaũkĩrwo naihenya, nacikahota kũmenya maũndũ maingĩ na njĩra njega.